Eng emet ap Kenya, kochang kampunisiek. Ago kampunisiek, ameche akon kainaik. Ko netai, komi kapunit ap Brookside. Ko Brookside, ko kampunit neoo nebo chego. Ko ka ko kabatik chobo kurgat olin, cho kanyor chego anan cho kakes chego, koyaga ngwalda, koaldachi biik chok chego che aldoi chego anan ko tamos. Ko eng yapkwalda, koibe bichu koba taonishek chu. Ko ngeip taonishek, keipe koba Brookside. Ko Brookside, ko ole kikonore chego. Ko nebo aeng, komite ne kele Mabati Rolling Millers. Ko nitoni, kechape mabatisiek chebo kot, missing ko kot. Ko koraki anan sahii, kochang mabatisiek che kokechop chechang. Ko nebo somok, komite ne kele Simba Cement. Ko Simba Cement, ko kampunit nechope simendi. Ko simendi ichu, ko chekichope kot, ak chekichope oratunwek. Ko nebo somok, komite Kenya Seed. Ko Kenya Seed, kechope keswek alak tugul chebo bandek, chebo mukandek, ak chechang.

Eng emetab Kenya ko chang taonisiek, ako taonisiechu komi che echen ii ak chemengechen, ko kamache amwowok taonisiek che echen eng emetab Kenya, ko taonit netai anan ne oo mising eng emetab Kenya ko taonit nebo Nairobi, ko Nairobi komi kwenet anan oo eng taonisiek tugul chemi Kenya, ko taonit nebo aeng komi taonitab Nakuru, ko Nakuru kotetekei ak Nairobi malochin, ko taonit nebo somok ii, komi taonitab Eldoret, ko Eldoret ii ko kokoet ii amu kotokeeti aindok ii koieti Arap Ruto koek taonit ne oo, ko ngiwe taonit nebo angwan ii, komite taonitab Kisumu, ko Kisumu ko amu nekit ak aino, aino kochang samakinik ak kochang tugun che chang, ko ngiwe nebo muut ii, komi Mombasa ko Mombasa ko oo amu ngalekab beek, amu chang piik eng Mombasa che boisie melisiek kobendi kolondoi ak kowekse, ko nguno chotocho koboto emotinwek anan taonisiek che eechen eng emetab Kenya.